Kore taa neiko peeibelekenya ana siai naa sirkali enere peinyototo aikasana neinyototo aashet sukuuli pooki too muruai pookin to losho pooki le Kenya nepik neinyang'aki nepik sukuuli pookin nkarrin nepik ntokitin pookin neilepunye sukuuli pookin motusupata neitobiri ndarasani neitobiri compound e sukuul nepiki nkarrin naaya nkera nkang'ite metaa kore nkera pookin nkarrin epuoyie mara nkejek epuoyie amu nia kata naake eibelekenya ana siai amu kore taata ewuon naake eyaa kuna sukuuli ee loopeny' naagira aasita ana siai oleng' aaya nkera sukuuli neya nkang'ite taa nkarrin. Naaku kore peeibelekenya ana siai sirkali eyiari peinyototo oleng' aaitibirr sukuuli neinyang'aki nkarrin sukuuli pookin metaa meatae nkerai namara nkarri Naya sukuul, kutuka nursery mpaka primary pookin keyieu metaa nkarrin epuoyie nkera sukuul amu lgasi le sirkali naa ilo. Naaku sirkali taa nanere peas.

Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor ewen era kinyi, naaku kore abaki echor ngotenye naa kejingaro ninye o kerai enye . Kore ina nachor nkera enye naa kesham nkerai amu kore sesen le nkerai keyeu ninye neitaasi neitomoki nchorota ake iyie amu keewen naa enana, naa inyakata egolu loik nesupatu.

Kore taa tene naa nkitabuni napashpaasha natii amu kadolita nkitabu enkikena e esabu enkaji e ile, nadolita nkitabu naji oksfod o dikishonari. Nadolita nkitabu ekisuwaili, nadolita nkitabu esayans, nadolita ake aitoki nkae nkitabu ekisuali aitoki natii inie, nadolita ake aitoki nkitabu e ingilish, ekingeresa naaku nkitabuni mpaashat natii ene netii aitoki nkitabuni esiarii naaku nkitabu eina natii ene wueji. Mpaashat pooki naa kore aitoki esukul epiremari naisum nkera enkaji eile, netii aitoki naa keisum nkera enkaji eile naisum ne isiet, neisum nkera pooki, nkitabuni kuna naisum nkera epiremari naaku ninche taa kuna natui ene naa nadolita nkerai natii pisha enkitabu esayans. Nadolita aitoki nkera natii pisha enkitabu emaats ,nadolita nkera ntii mpisha edikishonari. Nadolita ake aitoki nkera, iltungani otii pisha enkitabu esiarii.

Koree tanadol enasia kaitadol ajobewoi ene itubapake edol serkali aret nkera nemeeta lorikan meeta ewoi naitelekeni nkitabuni neaku kitadolu ajo ituapake engasa serkali aret nkera enamurua neaku ore padol enapisha kelio ajo ituengasa serkali aret iltunganak meeta ake eretoto pii naata emurua itubengasa atum eretoto tiatua emurua metii enakop orbaribara

Kore taa ntoki nagira aasa tene naa nketa kunini e nursery naagira aashipa eitumiyarita ninche laptop eisomareita ninche ana tablet naa kegira ninche aashipakino ntoki naasita ninche tene amu kore peeyuolou aitumiyai ninche ana tablet naaku keiteng'en nobol akilini enche era kunini. Kelio abaki ako keshipakino ninche masomo enche eimarita ana tablet e ale kini laptop naaku inia masomo ee nkera ana. Naaku kegira ninche aashipakino amu nkera are kuna naatii ene aitumiya ana tablet kegira ninche aiparakino ntoki nayuolo aataas tene. Netii sii aitoki nkulie naatii tesiadi ninche naaku nkera kuna naagira aitumiya kuna mashinini e laptop aisomare naaku keiteng'en nkera oleng'. Kore peeyuolou nkera aisomare kuna mashinini era kunini naa kenge'enu netakanu neyuolou aataas ntokitin ewuon era kunini oleng'.

Kotubulayie abaki ana baye to murua ang' egirae aiteng'en ltung'ana to losho negirae aiteng'en too muruai e nkop ang' taata kuna baa pooki aiteng'en mbaa eipirita mbata e biotisho e sesen ee moyianitin naijo mbiita negirae aitoki ailepunye ltung'ana aiteng'en ltung'ana too nkoitei naapaasha too nkoitei e nkiremore too nkoitei ee mbiasharani too nkoitei e nkisoma too nkoitei e sipitalini egirae aiteng'en ltung'ana to muruai ang' nkoitei kumok aiteng'en sirkali neiteng'en abaki lang'eni lkule loo lturrurri loo musaadani ee nkopi e boo naaku kegirae oleng' aiteng'en ltung'ana to muruai ang' nkoitei kumok oleng' atuwuaa taata nukudolita tene ajo lturrurr ale ogirae aiteng'en ltung'ana nkoitei kumok naaku kegira abaki ana oitei aendeleyaa oleng' to nkop ang' aiteng'en ltung'ana nenia oitei pookin, mbaa e sipitali, mbaa naisho ltung'ana meilepunye aate too mbiasharani to nkusomatin naapaasha naaku taa keilepua oleng' ana baye

Kore taa pee adol ena pisha ore entoki nalo nkwe naa ainei naa kayiolo ajo endoome ena natii nkera. Ewueji ene neperie nkera esukuul eprimari tenaa sekondari. Naa ore taa tekwe keidim naa keikeno kuna kera sukuul nepuo nkangitie naa metii ninye ewueji. Tenaa eiputa enatoki naji nkoonkoni neiput kulo kitandani neriwai aiken metaa metii oltungani oitoki ajing amuu kegira aitoki ina aitanyamal inkera niakuku kengasi aingua ine pee ewoshi ildawa. Niaku keidim ene metaa kenyiakaki aitoki aawosh oldawa nejokini nkera emintoki aaponu netua olowuaru naji nkoonkoni amu keitanyamalita ninche oleng. Niaku taa tenaa eikeno nkera sukuul mepuo nkangitie amu inatoki adol ajo ketii isanduku and i lenye atua ene netii ilbakiti netii ebaki ilkitabdani netii irmatiresi niaku kelio ake ajo keidim neikeno nepuo nkangitie na tenaa eidim naa etunguaitie metooshi oldawa niaku inatoki nagira alo indamunot ainei tenadol ena bae ketii enyamalo naimaritai tiatua enadom pee mepuoi metii naa abaiki inkera

Kenare metaa iyata ana mashing. Kore ana toki naibung'uta ale maalimoi naa ninye shi eji mouse youlo ana toki ninye nai control computer naaku kore piiyuou nisom ltung'ani peeyuolou ana siai keyiari metaa iyata ana mashini iyata computer niyata ntoki pookin naaku kore taata ntoki naigero ale maalimoi tanda blackboard anda picha narok ana toki naibung'uta ninye te nkaina naa ninye naa inia keji ninye mouse inia toki shi nai control computer naaku kenare aitoki niata ninye computer koon paa intodol ltung'ani neikoni tonoboli computer neikoni tonoshori neikoni teneitaipi ntokitin neikoni teneigeri. Naaku kore paaku iyata nia mashini iyata nia computer naaku iyuolou aisoma ltung'ani nenia tokitin. Naa kenare metaa kore ale tung'ani oisomitae ninye naa keidipa sukuul keidipa mpala enyenye e sukundari tanaa abaki nkaji e isiet baas nolotu taa aisom kuna tokitin amu kiteng'eni naa ayuolou Niko piiyuolou computer, ng'ojitin pookin e computer ninko tunubol, ninko tininken Niko tiningerr ntokitin pookin.

Kore taa nekwe kanyok ajo meata emurrua nemepiki esipitali netii lkitari netii, napik irkeek napik irdawaii pookin na sipitalini supati, kore neare meeta enkang nemepiki namajo entuturr ichooi metaa enkang nemetii nchoo mara nemeitoki ltungana aapo intimi aisaidia ate te ntimi, kore inkae meata murrua nemepiki inkare aapik inkarre metaa keata ltunganak inkarre naa supat namat, metaa meitokini aapo aamat rayieta nemeitokini aapo aamat silang'oni nemeitoki aapo aamat inka'rriak torrok amu inatoki nayaki ltunganak imoyiarritin, kore aitoki inkae e ongwan naa meatae neishori ltunganak msaada enetii, kore nkang'itie nemedup ate neishori neeti naa neishori neeti paa kore kila ltungani neper weji netii neet, kore enkae e imiet neishori kuna mamaai kuna naanuta neishori ninche ,kore kuna nemedup ate neyari musaada neishori aa endaki nailepunye ebiotisho enye ,kore abaki ltunganak kulo ararin neishori ake aitoki ninche ereto aisho endaki enche naisho ninche meilepunye biotisho enche naaku nenia taa indaki natejo tanaaku lopisaai naa le biotisho te nkaunti aii.

Kore taa ekomputa Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor ewen era kinyi, naaku kore abaki echor ngotenye naa kejingaro ninye o kerai enye . Kore ina nachor nkera enye naa kesham nkerai amu kore sesen le nkerai keyeu ninye neitaasi neitomoki nchorota ake iyie amu keewen naa enana, naa inyakata egolu loik nesupatu.

Eee ketuudoki nkera ainei ilo dawa naiborieki imoyiaritin naa kore neikunaki peudi, Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor ewen era kinyi, naaku kore abaki echor ngotenye naa kejingaro ninye o kerai enye .

Kesidai oleng enchorota nachor ngotenye nkerai amu kore naa nkerai keyeu, kore sesen le nkerai kenana naa kekumok nyamaliritin naatum. Kore taa iltikana otiuaa ilmaasae otiuwaa ilo tokitin oojing looshori ,oojing nkejek nejing nkaik, nejing' sunta, naaku kore ngotonye nenare pootum atoshora nkerai enye ,atoshora nkaik, atoshora nkejek, neshor nkoriong ,neshor ndapi oonkejek, weji pooki, neel akinyi, kore peel newen achor, achor, achor sesen pooki, naa kesupat naa nkerai osesen, meitoki atum nenai moyaritin, meitoki atum lelo kutiti iltikana, meitoki atum lelo kutiti ooshori, naa inakata naa esupatu nkerai osesen, naaku kesupat oleng teneshor ngotenye nkerai awen ale ashorchor ewen era kinyi, naaku kore abaki echor ngotenye naa kejingaro ninye o kerai enye . Kore ina nachor nkera enye naa kesham nkerai amu kore sesen le nkerai keyeu ninye neitaasi neitomoki nchorota ake iyie amu keewen naa enana, naa inyakata egolu loik nesupatu.

Kaaiteng'ena oleng' internet amu ninye naaishoo mateyuolo biotisho aimu lchama le Corona te Kenya amu ikiliki naa internet ingerr ayuolou ajo aji eikununye ana moyian naji Corona poolotu naaku kiliki naake internet neikununye ana moyian poolotu. Kore ake piining' ako kairaprap lgoso, piining' ajo kairewua sesen neja taa etuu nyamalitin e Corona . Naaku kiliki ninye internet nunko puudol ako kaji eiko ltung'ani peerasu ana moyian, nunko piirishie koon ana moyian. Naa kaji inko piindim duake nimbooyo naa kaji inko piilam lturrurri. Naaku kiliki internet nikincho siteepi pookin lias ltung'ani puutum aibooi tanaa puutum atipika koon neishiaa puumutum ana moyian e Corona

Kadolta enkaina oltung'ani ibung'ita ildawai aare, irkidong'i are otii ildawai naa ore kulo kidong'i netii ildawai

kore taa ina natommo ina ee teknologi ee inkera tee darassa natomo inkera naa keitaini naa sheria ee suukul ketaini sheria naitiliki inkera naigero aitobiraki naliki ajo oree pee elotu enkerai aitumia tee teknoloji tedarasa ayau ilomon tee boo ilo computure ani oo simui tedarasa naa sheria naa ina naitobbira sukul naa peyai ina kerai keyai ina kerai ofisini ee sheria netii ntoio enye nelikini ajoki kakua siai ena kerai naa oree naaa kuna sheriani naitayuni keisumakina inkera pookin nelikini ajoki ore taa ena sukul mayieu kurum piijing sukul piijing darasa meyieu taa ilomon le computer meyieu taa ilomon lee simuu meyeu entoki nakii teknoloji pokin bunga nijeki ormalimui niisum inkitabuni tapala ilomon meeta ore enkerai nashomonegil kuna sheriani neipoyi intoiuo enyenek bass neibungieki tenaa eishori naa ajoki kee siai iyieu tenaa itara ake intoiwuo enyenek amoeikosaiye naa.

Keiko pooki, kore nekwe keshipakino nkera oleng enkisuma eimaa te amu kore taata Kanyorr anabaye piii amuu kore tanapisha naa kesetii ana, ngoji naipimieki iltungana nkeeya embiitia. Naaku kore ne ene Kanyorr amu kore ena keisho iltungana meteyiolo ayiolou ajo kaata ina imoyian ebiita tanaa maata . Naa kesupat oleng enabaye, Kanyorr nanu amu keicho iltungani meteyiolo keon asioki tanaa keeta moyian. Naa kore abaki tenaaku keeta neitengeni, neishori iltungani ildawai naa duake loiboorie naake iloomat naake meisho metibiko mperot naikash, nelikini indaa nanya ,nelikini ake neiko teneramat biotisho ake osesen lenye eata ina moyian. Naa kore lemeeta nelikini nkoitoi pookin naalo arishie keon inia moyian, naaku Kanyorr nanu anabaye oleng amu kesupat oleng, kebol iltungani, neisho iltungani meshomo te nkoitoi naishaa ,nelikini ltungana nkitengena ena moyian embiitia, entorino ena moyian ebiitia, peeyiolou iltungana neiko peerishe ate.

Kwitengena apa omusiki iltungana oleng eimaa olmitai the korona amu keitengena naa aapa neiko iltungani peeyiolou iltungani neikununo ana moyian ekorona. Ore ena baye naa esia oolotorok, ore ena naa nturoto oo lotorok. Ore oshii laramatak loo lotorok aisidai oleng te nkopang, amuu entoki edukuya etii lotorok enkopang naleng, neaku entoki anii natumoi te leleki, ore entoki nayeu naaji nieta peetumoki ataasa ena siaii naa enkidong',ore ena kidong' ino keyeu sii nieta enkare amu eok oshi lotorok enkare, nipik enkidong' ino atua entim aikaki ake iye olchani ake iye ata lemeya duo oleng, neponu naa lotorok aajing' netii sii enkare amuu keyau naa enkare lotorok, naa ore piitum naisho enyee naa kintaki enaisho sapuk nimirr nitum impisaii kumok.